Ore esiai enkare na kegol amu ore tenkata enchan, nikiwou enkare enchan aok toltankii, iltung'anak loota iltankii. Ore enkata olameyu, nimikitum enkare pi. Ekiwok enoolturot, ore peishunye, na kemirakini yiok enkare, egol oleng' na kelakwa si ewueji neaunyeki. Nitoki aku isirkon eaunyeki. Neeku kegol oleng' esiai enkare, kelo sainkine na serkali naisho yiok enkare, tenkata enyamali pi.

Ore entoki nagira aasa na eunoto ompuka nanyori, ah sukuma arashu spinach. Na sidai enasiai oleng' amu, ore mpuka na endaa nanya iltung'anak, nenya nkishu. Nitoki si aku, ore enasiai na kisho yiok iropiyiani amu ekidim atimiri kuna puka, nikitum iropiyiani. Ore si enasiai na kisho kulie tung'anak lemeeta esiai, esiai. Amu keyieu iltung'anak loipalilia, neyieu iloivuna, na kesidai naa amu kisho iltung'anak esiai.